Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, ndona ũguo. Gĩkĩ nĩ gĩbao gĩa kuonania bara ĩyo, bara iria irĩ ho kana kũrĩa ithiĩte, kana mũno mũno cionanagia kũrĩa bara burani ĩingĩrĩte ĩgathiĩ, na mairo iria ũbatiĩ gũthiĩ, na mwena ũrĩa ũbatiĩ gũthiĩ.